ore ake naaji enidimayu pees sirkali e kenya naa peyie erreten platforms naata internet nitaa entoki najo ilashumba accesible metaa kiidim oltung'ani pookin atijing'a atua ina system nitobirr, ning'oru ake certificate nayieu ashu ing'oru eretoto nayieu esirkali neeku tenitobirr naaji ina platform enye e internet naa kitelelek esiai.